Wa mbere nĩ kũgetha, ũkaruta ngothi ya igũrũ, ũgacoka ũgaciitĩrĩra handũ ikũnia-inĩ, ũgacianĩka handũ hena ũtheri mũingĩ thutha wa wiki igĩrĩ kana ithatũ. Ũkĩenda kũmenya kana nĩ nyũmũ mũndũ nĩ kũinainia ainainagia, waigua nĩ irainaina ũkamenya nĩ nyũmũ, ũkooya ihiga rĩaku kana kĩndũ kĩũmũ ũgaciũraga nayo, ũkooya thaburia yaku na ũgaakia mwaki waku, ndũgeekĩre mwaki mũingĩ kana mwaki mũnini, ũgaciigĩrĩra riiko-inĩ, ũgaikaraga ũgĩciurugaga, thutha wa ndagĩka twendi kana thate nĩ cigũkorwo ciahĩa.

Rĩtwa rĩa kamboni, rĩtwa rĩa mwanake, mwaka ũrĩa arĩ, cukuru ĩrĩa arĩ, kothi ĩrĩa ekaga, namba yake ya cukuru, semester ĩrĩa arĩ, namba yake ya thimũ, kamboni ĩyo kũrĩa ĩkoragwo, email ya mwanake ũcio, mũthenya ũrĩa andĩkire ibataro rĩu, rĩtwa rĩa bengi, namba ya bengi, kũrĩa bengi ĩyo ĩkoragwo, na kodi ya bengi ĩyo.

Ngomaga mathaa manana kana mathaa kenda, na nĩ nyonaga gũkoma mathaa maingĩ nĩ kũndeithagia mũno kĩroko, tondũ ngĩũkĩra, njũkagĩra ndĩ mũnogoku, kĩmwĩrĩ na kĩmeciria, ndiũkagĩra na ũthayo, ndikoragwo na mudi morũ, hinya mũingĩ, itarĩ na meciria maingĩ, na ndĩ na wendo mũnene wa kũruta wĩra ũrĩa wĩ mbere yakwa.